Pre peetum oltungani aigero keon te ecitizen terishata edukuya ashu te peitaru aiger keon te ecitizen naa keifaa peeta enkipande, neifaa peeta email neifaa peeta nambai esimu, neeta information naihusu nimye makeon anaa enkarna enye, inkarin enye pokira uni ,nelimu intarikini ,olapa olari leinoto nambai enkipande nelimuu, nelimu tenaa nelimu enaa keyema tana ashu eton eitu eemisho, ashu eton emeema, nelimu tenaa keeta next of kin arashu likae tungani oidimi naii aatutum tenemetumoi nimye, naaku nena imbarakinot naasujaki oltungani oifaa pee pitó aigerr keon te siai e ecitizen.

Ore entoki nagira aasa naa kegirai aisapisha ormanaya metaa presentable neaku kenguarayu teningor. Naa keret ina enkishui oltungani amuu teningorr ore ormanyara leme sapi neyau imoyiaritin neyau nemeifutia neingusilu neaku keinyal enkijape.

Ore paa enetipat esiai nijo ina naa, ore tipatisho edukuya naa eketu ai ajiri iltung'anak. Amu ore pee ore enkitobirata e foundation enkaji, naa ekifaa peturi na iltung'anak eyieu nees inasiai neku ketum iltung'anak esiai, niajiri. Ore enkae toki edukuya naa, ore enchetata onkajijik, naa eketum iltung'anak esiai naas. Ore ae, ore irkeek oitamanaki enamanyisho ashu ena aji, naa eketum ayau hewa safi, tina tilo manyara lebata inewoi neshetitai.

Ore oshi peeibelekenya ore oshi peeibelekenya tikit orbaribarani arashu tikit oo matatuni orpikipiki enaa sai enkolong' naa ore ene dukuya naa ore isai enkakenya kuanzia saa nabo mpaka saa uni, oo epuo epuoito iltung'anak irkasin naake ilepieki kilepieki tikit. Ata sininye isaai e saa kumi mpaka saa nabo endama, enkewarie enteipa naake ilepieki tikit amu ketii naa demand arashu ketii keyeu iltung'anak neshuko inkang'itie, neyeu iltung'anak nepuo isiaitin too nona saai. Ore enkae toki naibelekenyie piibel piibelekenya tikit ooo matatutini oo mpikipiki, naa incheriani e serkali enaa ore tenakata enilepie serkali tax eilata, nilepieki sininye tikit. Ore enkae toki naa ore enilepieki ore enilep eyeunoto e kusafiri arashu teniilep ee eyie iltung'anak oyiu oo o osafiri enaa tenakata ebolitoi isukuulini naa kilepieki tikit amu lazima peepuo iltung'a, nak.

Ore enewueji naa ewueji ewholesale ashu ewueji nainyiangunyie iltunganak ntokitin . Ore paa enetipat enabae naa eketum iltunganak ainyiangu endaa teleleki amu ore wholeale naa melayu iltunganak supply ashumelayu iltunganaka endaa amu ketii naa tayari amu kesapuk supply amu kesapuk enewueji ewholesale. Ore enkae , ketumi aajiri iltunganak oas esiai teine , netum irbanot ahu iltunganak isiatin . Ore enkae bae etipat tene naa ore tenetii endaa naa ketum iltuganak inguvu niaku metii tashwishi ashu metii enyamali entumoto endaa niaku ketum iltunganak ainosa endaa eyiolo ajo ketii ewueji nepuo ayaunyie . Niaku enetipat enabae amu ore tenetum oltungani endaa naa ketum engolon naasie siatin.

ore enaa naa engari nanapita iltunganak aa taa wasafiri niumiate kulo tunganak amuu etapejote naa ore ena naa kiatarisha enkishui oltungani otii tenebo esiai orbaribara amuu keeku ketum orbaribara ingumot ore enkae eshomo oltungani oinyangua ena gari asara amuu ebaiki nitu itumia toonkolongi kumok peeshuku nena ropiani aa faida naa apa nayiou piinyangua ore enkae naa ebaiki neetii oltungani litu esj injeriani e usafifiri ebaiki neetii oltungani ookito osigara neeku ebaki naa ninye oibungie neeku kifaa nesuji injeriani enaa enetiu

Ore ena naa receipt nagamu oltungani, tenelak intokitin eimu embenki e KCB e Kenya aaa Kenya Central Bank. Ore na naa keitodolu ajo, indim oltungani ataasa payments inonok ituntumia cash indim atalaa iropiyiani entoki niitisha arashuu utility, endaa, eilata engarri, elaata esipitali. Niaku keitodolu ajo indim oltungani atalaa eimu e receipt niyau te mbenki KCB. Menare niki tatiza elaata

Ore ena naa apartment naa ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol enkaji naijio ena naa keidim iltunganak aatamany ewueji nebo nelak rent tenebo alaaki olopeny enkaji. Neaku keidim iltunganak nkabilaritin tofauti aatamany ewueji nebo nemetii ugomvi neaku ilchoreta neboita tenchipae. Niaku ore ena naa ketukuj iyook ajoki ore emanyisho nemelasima peyie kimany iwejitin tofautitofauti kake kindim aatamany ewueji nebo neas kila mtu esiai enye nemetii lojingaki esiai elikae tungani. Ore sii enkae ore ena shetata enaaji naa ketodol iyook ajoki kefaa peyie kilak iropiyiani e rentals ashuu kenare nekilak iropiyiani ewueji nekimany neme iyie otesheta peyie etum olopeny foida ena sheteta apa natesheta apa enkaji naijo ena.

Ore Kit Mikayi naa oljaluoi oltungani omanya idialo e Western Kenya. Ore enaikuna peyie eyaua emponari oolashumpa oojungu olosho lenye naa eetai entoki naji orkuak. Etoripo ninye orkuak lolosho lenye neyau ina emponari oo lashumpa oleng peyie eponu aisum ele kuak oltunganak otii ina shoto. Etipika siii ninye ajo ketii iltunganak lolosho lenye ajo ketii atua ena siai emponari oolashumba peyie aatonguar neponari eyieu neyiolou oleng orkuak llontunganak leina kop.

Ore eHMI naa electronic highway maintenance naa eawua tipat te siai eteknolojia amuu ore ena naa elepunye esiai orbaribarani le losho le Kenya, ore entoki natopona te siai eteknolojia naa eilepunye esiai e communication petum iltunganak airoro te nkoitoi aa ore ilototo eteknolojia empaka neidim aitelelie tengaraki ake maintenance tengaraki nkitobirata orbaribarani teleleki, ore engae eipungusa sii garama, eipungusie garama naa eketum oltungani atasioi arashu ashomo eitu eitumiya iropiyiani kumok. Ore enkae eibalunye, eibalunye esiai enkitobirata olbaribarani teleleki aa eitawua metaa kedol kila mtu ajo esiai naasitae amu esiai naa e online naa kila mtu netumoki aiaccesa.

Egira serkali ekenya aisadia iltunganak lenye tesiai e ecitizen toonkoitoi napasha , aa ore enkoitoi edukuya naa indim oltungani atabaiki services ashu ntokitin esirkali openy amu indim ashomo anoto tesimu ino eimu app naji ecitizen arashu portal enye . Ore enkae naa ore ecitizen naa eketumoyu kila saa, mitegemea tenaa kewarie , tenaa tedekenya ,tenaa dama , itum kila saa yani ketii twenty four hours. Ore enkae siai naa ipunguza sii esiai ecitizen corruption ashu empurore tenkoitoi najo , indim oltungani atasaki kewon tesimu ino esiai niaply enkipande ashu passport itu kinkilikwan ajo iyau ropiyiani naje .Ore enkae oitoi naisadia sirkali iltunganak te ecitizen naa isave time oltungani tesiai ecitizen amu meidumunyie oltungani tewueji nitii anaa tenakata

Ore peyie eeta nkamiani esirata tolchonito lenye naa, ore nabo edukuya naa ekejo peyie etuma atamoo olmanyara otii anaa tenakata enkolong, arashu enkirobi, weuji neirobi, naaku ore lelo esirat oota te esesen naa kee loitamok olmanyara omanya. Ore enkae naa keidim ataa ekeumia naa inia peeta esirata tosesen either egira aara onkule ashu egira aumiyaa, aiumisa ntoki nijo olchani, ore enkae naa olchoni, osesen lenye olelek eeta moyian osesen naaku inia peeta esirata tolchoni. Ore enkae naa ekeidim metaa ore line age arashu einoto eina nkamia naji naa keata apa nkamia naiyui esirata neituhung',neitujung' ompaka inkera naitoiwuo, ina peeta inkamiyani sirat.

Ore ena naa esiai ebitisho amu itodolu ajo ore ena naa ena facility ebiotisho naa keetae iltunganak oadimiti ashu iltunganak otipikaki miraga inasipitali tenkaraki izidiwa emoyian ,niaku kejo petumoldakitari aingura teina sipitali naa inapemelo ilotamoyiai ang peyie etum atukunyaki oldakitari peyie tenelo ake nenyamalu netaaniki oldakitari. Ore enasiai naa enetipat amu mitoodoriki , ore mitodoriki oltungani emoyian amu ketaaniki oldakitari naa kingor oldakitari kila oldakitari neleen nisho irkiek oishiakino lolo oyieu elama tenetii elakwaniki sipitali amu ore tene ketum naa oltungani anoto embaare teleleki amu ketaaniki naa oldakitari .Ore ena naa kisaidia emurua naa kisaidia olosho peyie etum iltunganak afya sidai.

Ore iltai sapukin lorbaribara, naa ekishaakino nepiki orbaribara iltai amu, isaidia eret metaa ore kulo tung'anak opoito tonkejek, kulo wasafiri lopuo tonkejek, netum anoto eseriani epoito amu ore ewoji pookin nemisimis, nemeamini oltung'ani nemeitieu aima, tenkaraki eure biotisho enye ashu eseriani enye, ajo merripo tene. Kake ore tenetii isitimani arashu iltaii sapukin, arashu iltai akeyie oilang'aa metawang'a, naa ketum ele tung'ani uakikisho ashu ketum esipata eidim atejo keserian ene, kelelek eimayu alang' tenaa ninye ake olopiki metii iltai. Ore ai, kisaidia ena pitawang' orbaribara, netum abiria ashu wasafiri, anoto eseriani eimita pemelo netumo oltung'anak leme lariok, netumo torbaribara nidim ai umiza lolo tung'anak. Neeku kenarikino netii.

Ore ebunge naa eweji netumore representatives arashu iltungana oitasheki kila constituency arashu kila constituency te losho le Kenya ,naaku ore tenakata constituency ore tenakata Kajiado neata constituencies imiet naa ore kila constituency neeta bungei lenye, naaku ore taata bunge naa empii ashu members of parliament naa ketiu anaa ilbungei niche oshi ootumo te bunge naa ore esiai enye naa peyie epuo airipresent iltunganak le constituency enye neikilikuanu enchetare olbaribarani neikilikuanu enetabaite purojekt ekila constituency enye naaku ore oshi pee ore imbungei oree parliament arashu ebunge naa ilbungei le kila constituency elosho le Kenya ootumore neimaki imbaa elosho neduaaya sii.

Ore nkoitoi naadupore ilaramatak eramatare sidai omasaa enye, naa ore embae nabo edukuya naa keitopir masaa enye ashu eramatare enye ,ore pee eiko nejia naa ore taa enkitopiroto omasaa naa pee eitoti neisho enkare safi nisho nkujit niramat audoki irekeek oibooyo moyiaritin. Ore teniko nejia laramatak, naa kepiru masaa enye neponu iropiyiani tenelo amir. Ore enkae oitoi nadupore olaramatani masa enyenak, naa ore laramatak naa etiu siininche enaa lairemok loolnchampai naa laramatak amu eramat endaa nebulu .

Ore ena, naa endaa ebeneyio ompoosho ashu ebeneyio endaa, nainosa ing'uesi, kejo tanakata arashu enatapeje natapejo enterit, ore ena naa olchani, entoki enye nabakieki ina daa namoi. Ina beneyio peyie etum aishiu netum ngufu nigil atum oranki lenye, neshukuni oloshi ranki lenye le kawaida onyori. Ore ena naa, ekerrip ena ekerrip endaa pemitoki petum oranki sidai, netum si endaa netum sininye olairemoni netum sininye atakesu endaa nagol nememoi, neme pe tenelo amir, nememiraki endaa torronok. Neeku ore ina naa keret olairemoni lolchamba.

Ore entoki nagira aasa tene naa, Kenya revenue authority, ah KRA, kulo oitalaku tax ,ore entoki nagira aasa tene naa ekegira aibelekenyakino inkardasini, e authority arashu e KRA. Ore enasiai e KRA, naa enetipat amu, ekitalak kila mtu tax, peyie etum sirkali entoki nashuku ashukoki iltung'anak enaa tewueji enchatata orbaribarani, enchetara esipitali, enchetata onkopisi nijo tanakata nkopisi olaiguanak, wenchetata enkishooroto oropiyiani e county development fund, aninche inoshi naishori te parliament irbunkei. Neeku ore ena, naa esiai etipat amu eketum sirkali iropiyiani nigil atushuku, atushukoki iltung'anak aitaas taa imbaa naishaakino neesakini.

Ore ena, naa County Assembly enosho ewueji netumore irkanzolani le Kisumu county. Ore ena naa ebae etipat amu ekitodolu ajo ekeshetakino serkali e county e Kisumu assembly enye. Ewueji nesujieki barakinot arashu project e Kisumu. Ore ena, naa eketum irbunkei irkanzolani lele osho le county e Kisumu, ayau interest arashu airoro kuhusu imbaa nagira, nagira aimaa enaa county enye, neponu aduaya aimaki imbaa project nimidipa e county e Kisumu. Neeku ore ena naa, ebae etipat, naidim nai county ataasaki iltung'anak lenye.

Ore ena naa eitau enkiny enkiteng'ena natii iltung'anak egira aiteng'ena kuhusu embaye naje. Ore entoki nalotu ndamunot tene naa ore enkiteng'ena etiu enaa public awareness arashu eniponunu autaki iltung'anak entoki metaasa peyie etum aanoto eng'eno arashu etum atayioloito embaye naishaakino. Enaa ore tenakata ena, ketiu enaa enkiteng'ena natii iltung'anak lel elelero naasita peyie etum aanotito eng'eno enkisuma arashu eu enkisuma eu enkisuma e uber kuna arin naap naaya iltung'anak kutoka naaya iltung'anak kuanzia ewoji nebo mpaka ewueji pee nitelelek usafiri amu oltung'ani obo ake ojing' eng'ari e uber.

Ore ena naa inkera nagira atoni tenebo, anya endaa tewoi nebo. Ore entoki nalotu indamunot tenadol empisha naija ena, naa ekesidai pishori nkera metotoni tenebo, eshet olning'o, amu tenewoi eshet shoruetisho, netum irkulie ilchoreta, eton akutitik neyiolouno, netum inkera aisumata eton akutitik. Ore si ena naa, ekitagol shoruetisho onkera, ebulu ometaba enaa nebaya ilarin loltung'anak kituak. Ilarin tomon oisiet nelo dukuya. Naa eketum si iltung'anak skills arashu eng'eno natum atasie esiai tenebo eboita meera, amu ore esiai nijo ena naa, eketum iltung'anak ataas esiai.